Ore ena siai naa ebukokinoto oo ilkiek enkare intumia ena method sidai oleng'. Amu ore ena method naa enetipat oleng' amu ore ebukokinoto oo ilkiek enkare naa meya enkare sapuk. Enkiti are ake eya niaku ilo naa ai save enkare. Niaku miya enkare mintumia enkare sapuk. Ore ena baye naa keasi oleng' too wuejitin nemetii nkariak naijo ilpurkeli enoshi kata iyieu naa nilo aitubulu ilkiek. Niaku enetipat oleng' amu kitumia ilkiek enkinyi are naa ore sii enaare naa kelo direct atua olchani. Niaku melau aikata olchani enkare amu teneishunye enkare tilo pira nintoki naa alotu apik.

Ore te nkop ang ena toki naa keji olkitara. Naa ore olkitara tenkop ang naa kitobiri ajo sii nanu naa epuoi aitumia nkiek kuna kiek duo matejo ronkeni paa ilo aitumia nkopit ayenie nena kiek amu inakata naa eibung aitobiraki. Paa iyenu olkitara aitumia nkiek. Niyenu naaji olkitara sidai oleng, ore ele kitara na ipik levels kumok. Etii enapiki inkikompeni nipik shumata isaanini nipik enkae shumata ake imotiok aikunaki enaa eniyiolo iyie. Niaku olkitara ele kake olkitara taa ele le town inji etiu ilkitarani le town naa kinyiang`uni kulo naa nabo ake ninche oloshi kitarani liang.